Idol ajo ore tenapisha kadolta kajo na sinanu pilo ayiolou kulo arashukulo kijanani ltii tenebo osekenken etoni ake tenewueji nadol ajo etotoni nitiringa na ijo sapuk enchipae enye aitodolu nkomomi enye enchipae sapuk oleng ore na tene nidol ajo iyolo entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na keleke aa iyolo kuna kera naa kuna toyie ashu kulo muran oidipa sukul nepuo naa si olaininingoni lai nepuo aingoru siatin nidol ajo etaakegira ake aponu airo tenebo arashu idol ajo yiolo kina toyie na entumi etii netoni tenebo neshipa tenebo neaku inaesidai olaininingoni lai tene idol ajo kesidai naboisho neaku ore ltunganak tenebo neponu ashipakino tenebo niro nye tenebo.

Ore teneweji adolo ejoto iltunganak aigulunore enabaye ore iltungana aasoto ashu eponu atoni tenebo, idol sii ajo ore endeweji ore kulo tungana naa atua inkaji etii, nkaji sapuk arashu hool arashu ninye olainining'oni lai oteli etii naa kulo tungana tene ,nelelek aa iltungana le tipat oleng, aakadolita ajo ilministani ,aakeshopo ninye kuna nkilani naishopo kulo tungana, naaku idol ajo melelek oii iyie. Lturruri kulo, naaku meetum erishata naponu airorie nayiolou imbarikinot neitobiraa ilturruri lenye. Idol ajo ina ake peyie eetio, neponu eneweji eoteli netumo tenebo eponu airo, nening'okino ilning'ot lenyee tenebo. Ore naa peibelekenya kunaa imbarikinot ashu kuna imbaraa tenkopang naaku idol ajo etaa eibelekenyata amu etaa ore teknoloji naaku ene ake eibung'ie entumo, naa keiro ake te online aakila mtu neeta kuna simui enkaik sapukin, neaku keiro ake tenebo nening'oki entumo tenebo neeku ninye peeponu aatumo.

Ore tenewueji, nadolta entomononi. Ore ena tomononi, nidol ajo, eeta nkera kutitik, olayieni, ilayiok kajo naa sinanu pilo aitereu, ilayiok kulo. Nidol ajo, yiolo ebae tenewueji naitiship elelek ah yiolo kulo tung'anak arashu ele marei neeta oloirobi obo lenye, nidol peyie ishopo enatoki onkumeshin naji mask, peyie ake melo nirruakino arashu nishutakino olikae iloirobi, na ina pidol ajo ishopo kulo tung'anak inatoki onkumeshin. Nenetipat ena oleng amu idol ajo yiolo ele marei, naa akenyorra, meyieu neshurrakino loirobi. Na ina pasidai enabae oleng, naa enare ake peyie etumoki iltung'anak pookin aku kesuj ake nena oitoi peyie melo ake oltung'ani alo ashurraki irkulie oloirobi liata. Nasidai ena naji mas oleng, ayiolo enapa kata ake te corona, pelotu ina moyian, idol ajo ishopoki oleng. Neku enkoitoi ena naiboorieki moyiaritin, ake si pilo aitereu, naa sidai taa enabae oleng. Nidol ena tomononi ajo kenyor kuna kera enyanak oleng amu ibung'ita nerik tenebo, naa ina enyorrata naifaa penyor intoiwuo nkera enye.